Ũndũ ũrĩa ũkaga hakiri-inĩ ciakwa rĩrĩa ndona ũũ nĩ ũrĩa tũngĩhanda mĩtĩ na andũ makorwo bũrũri wothe atĩ nĩ mahandĩte mĩtĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩteithia mbura kuura. Ngeciria korwo no tũhote gwĩka ũguo bũrũri witũ no ũkorwo wĩ mũthaka na ũgaikaraga ũrurĩte ũrĩa tũrona mbica-inĩ ĩno. Ngeciria ũrĩa kũngĩkorwo kũhana tũngĩhota gũkorwo atĩ no tweherie indo irĩa cithũkagia rĩera ta ngari irĩa cikoragwo cikĩhũthĩra maguta, tondũ nĩ cikoragwo cikĩruta ndogo nyingĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthũkia rĩera ritũ, ĩgatũma gũkorwo gũtarĩ na mbura. Ngeciria ũrĩa thirikari ĩngĩhota ĩkĩhota gũkorwo ĩkĩhũthĩra kana ĩkĩrehe ngari cia kũhũthĩra hinya wa thitima nĩgetha kũgitĩra rĩera. Na ngona korwo thirikari no ĩhote gwĩka ũguo no tũkorwo twĩna bũrũri mũthaka tondũ tũtingĩkorwo twagĩte mbura.

Hĩndĩ ĩrĩa tũngĩkorwo twĩna mathĩna ma thitima na tũkorwo tũkĩgeria kũmathondeka kana kũmarũnga ithuĩ ene tũtegũtinda tũkĩhũthĩra arĩa mena ũtaaramu ũcio kana ũgĩ ũcio wa kũmenya ũhoro wa thitima, no tũkorwo tũkĩiga maica maitũ marĩa matũkũhĩrĩirie kana ma indo irĩa twĩnacio ũgwati-inĩ mũnene. Ũgũo nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa twathondekera thitima mathĩna marĩa twĩnamo, no tũkorwo tũkĩmĩthondeka na njĩra ĩrĩa ĩtaagĩrĩire. Na hihi tũkorwo tũkĩnina thĩna wa hĩndĩ ĩyo no tũkorwo tũgĩthondeka thĩna ũngĩ mũnene ona makĩria. Tondũ thitima ũndũ wa mbere nĩ ciũĩkaine na ũgwati ũrĩa cikoragwo naguo wa gũkorwo cikĩrehe mĩaki na tũngĩnyitithania ũrĩa citaagĩrĩire twahota gũkorwo tũkĩrehe mwaki ũrĩa ũngĩrehe hathara nene mũno, kana ona tũkorwo tũkĩnyitithania waya icio cia thitima na njĩra ĩrĩa ĩtaagĩrĩire. Na mũndũ angĩrĩkia kũhĩtũkĩra hau rĩngĩ ahutie waya icio, no cirehe hathara nene hathara ta ya gĩkuũ.

Biacara nini ta yawendia wa matumbĩ, nĩkoragwa ĩna ũguni mũnene harĩ mũingĩ na ũmwe wa maũndũ marĩa ĩkoragwo ĩ ũguni kũrĩ mo nĩatĩ, hĩndĩ ĩrĩa andũ maragũra indo ciao thĩinĩ wa biacara ici nini, nĩũkoraga kaingĩ nĩmakoragwa makĩenderia na thogora wa mũrĩmi mũnini ũkĩringithania na hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ kũgũra matukainĩ manene marĩa kaingĩ makoragwo makĩenderia andũ arĩa makoragwo makĩhota kũgũra indo ciao na thogora wa igũrũ, na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ biacara ici nini, nĩcikoragwa cikuhĩrĩirie andũ gũkĩra matuka mau manene tondũ ta mwendia wa matumbĩ noakorwo akĩhota kwenderia matumbĩ make hakuhĩ na aikari gũkĩra mũndũ ena nduka nene ũrĩa atangĩhota gũkorwo agĩkuwa kana agĩthamia ndũka yake kũmĩrehe hakuhĩ na aikari.

Kũhũthĩra indo cia gũthambia thithitemu ya cioro, nĩ gũteithagia na njĩra nene andũ arĩa mathambagia cioro, na imwe cia indo icio iria cihũthikaga, nĩ thabuni ũrĩa ũkoragwo na hinya wa kũraga indo iria citũmaga gũkorwo gũkĩgia mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko kĩrĩa kiumaga kĩoro, na kĩndũ kĩngĩ kĩhothĩkaga nĩ nguo iria wĩkĩraga. nĩ getha gũkorwo ũkĩgitĩra kũmana na mĩrimũ arĩa yumaga na gĩko gĩa kĩoro, na ona iratũ iria cingĩkorwo o nacio cigĩkũgitĩra kũmana ndũgakorwo ũkĩgia gĩko kĩu, na taniĩ gwakwa nyũmba, nĩ ngoragwo ndĩna thabuni ũrĩa ũkoragwo wĩna ũhoti wa kũraga ma mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na kĩoro, na nĩĩndeithagia mũno onaniĩ hĩndĩ ĩrĩa ngũthambia kĩoro gĩakwa, na ngakorwo ngĩmenya atĩ, nĩ ndĩgitĩire kumana na mathĩna marĩa maimanaga na gĩko gĩa cioro.

Ũngĩkorwo ũhũthĩrĩte diaper cia ciana nĩ kũrĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ no nĩkũringanaga na ũrĩa warĩkia gũkorwo ũkĩhuthĩra diaper ĩyo tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkorwo ũhĩmĩhuthĩra na njĩra njega noakorwe hena ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ nĩkoragwo ĩkĩrigĩrĩria gĩko kĩa mwĩrĩ gũkorwo gĩkiuma na nja kũndũ ũngĩkorwo ũgĩtanga na gĩgakorwo gĩkĩrehe mĩrimũ thĩinĩ wa mĩrĩ itũ, no hĩndĩ ĩrĩa ũhuthĩrĩte diaper nĩũhotaga gũkorwo ũnyitĩrĩire gĩko kĩu wega na njĩra njega ĩtarauma nagũkũ nja kũrĩa kĩngĩkorwo gĩkĩnyitwo kana gĩkĩhutio nĩ andũ na gũkorwo gĩkimarehera mĩrimũ, no ona tũkĩhuthĩraga diaper icio cia ciana nĩtũbatie gũkorwo tũkĩmenya kana tũkĩrora njĩra ĩrĩa tũracihũthĩra nayo, tondũ mwana ndabatie gũkorwo akĩhuthĩra kana agĩikara na diaper ĩyo kwa kahinda kanene, tondũ angĩikara nayo kwa kahinda kanene nĩakoragwo agĩcinwo nĩ gĩko kĩu kiu gĩkoretwe kiũmĩtĩ mwĩrĩ na agakorwo akĩgĩa ironda mwĩrĩinĩ wake.

Thĩinĩ wa Kauntĩ ya Kisumu, mbeca cia mobailo nĩ cikoretwo ciĩna umithio mũnene harĩ biacara, tondũ ene biacara nĩ mahotete gũkorwo makĩendia indo ciao ,matarĩ na guoya atĩ wa gũkorwo makĩiga mbeca nyingĩ nduka-inĩ ciao. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gũkorwo wĩna mbeca nyingĩ nduka-inĩ yaku, nĩ ũkoragwo wĩ ũũ atĩ no hagũũka kũiywo. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa mahũthĩra biacara kana mahũthĩra mobailo gũkorwo makĩrĩhana kana gũtũma mbeca nayo, nĩ makoragwo meyehereirie thĩna ũrĩa ũkoragwo ũkĩumana na gũkorwo magĩũka kũiywo, tondũ matũmĩrwo mbia icio thimũ-inĩ no mahote ona gũkorwo magĩcitũma thĩinĩ wa namba ingĩ ciao, irĩa ciĩ kũraihu nao, ũndũ mangĩkorwo megitĩire na ũici.

Ũhũthĩri wa bengi ya intaneti nĩ ũndeithĩtie na njĩra nene niĩ ndĩ ta mũndũ kĩũmbe tondũ rĩrĩa ndĩraruta biacara ciakwa na nĩ ndahota kũrĩhwo ngona ndĩna mbeca nyingĩ thimũ-inĩ yakwa, nĩ ngoragwo ngĩhũthĩra ũtungata ũcio wa bengi ya intaneti. Gũkorwo ngĩtuma mbeca ciakwa bengi-inĩ yakwa ona hatarĩ mũndũ ũrabatara atĩ kũnyona kana niĩ ngabatara gũkorwo ngĩthiĩ kũndũ, hũthagĩra rĩrĩa o harĩa ndĩ. ĩngĩkorwo wabici-inĩ ngatũma mbeca ciakwa ndĩ o harĩa ndĩ itegũtinda ngĩhũthĩra mbeca nyingĩ cia kũndũara kũrĩa bengi ĩrĩ nĩgetha hote kũiga mbeca ciakwa.

Mĩaka ya gatene hĩndĩ irĩa andũ matarĩ na thimũ, na hĩndĩ ĩyo gũtĩarĩ na ũtungata wa intaneti wa gũkorwo atĩ noũhote gũkorwo ũgĩkinyĩra benki yaku na njĩra yaku ya thimũ, andũ aingĩ nĩmabangaga raini nene mũno thĩinĩ wa bengi hĩndĩ ĩrĩa marabatara ũtungata kuuma benginĩ ĩyo na bengi ĩgakorwo ĩna andũ aingĩ mũno arĩa mokĩte makĩenda ũtungata wao kwoguo magakorwo makĩoya kahinda kanene mũno mangĩkahota gũtungatĩra omũndo na rĩmwe nginya ũgakora andũ amwe matinona motunagata mao kũringana na njĩra ĩrĩa mangĩenda, no hĩndĩ ĩrĩa thimũ cia moko ciokire na gũkĩgĩa na motungata ũcio wa atĩ no ũhũthĩre intaneti gũkorwo ũgikinyĩra bengi yaku maũndũ nĩ mahuthire na andũ arĩa ingĩ makoragwo menginĩ makĩenda motungata ngũrani nĩmanyihire, tondũ rĩũ thaa ici mũndũ angĩenda motungata owothe wa bengi aingĩraha othimũinĩ yake ya moko na ũgakorwo ũkĩona ũtungata ũcio ũtegũtinda ũthiete benginĩ.

Ũmwe wa moritũ marĩa andũ aingĩ makoragwo magĩcemania naguo hĩndĩ ĩrĩa marahũthĩra thimũ ciao nĩ atĩ nĩ atĩ nĩ makoragwo me ũgwati-inĩ wa gũkorwo makĩiywo. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrahũthĩra thimũ yaku ĩĩ ya gũkuo mũndũ agĩthiĩ kũrĩa arathiĩ, nĩ ũkoragwo wĩ ũgwati-inĩ wa kũiywo nĩ andũ arĩa makoragwo metereire andũ mangĩiyĩra kĩndũ. Ũndũ ũngĩ andũ makoragwo marĩ thĩinĩ waguo hĩndĩ ĩrĩa marahũthĩra thimũ nĩ gũkorwo makĩiga ũgima wao wa mwĩrĩ hatĩka-inĩ, tondũ mũndũ ũhũthĩraga thimũ mũno kaingĩ nĩ akoragwo akĩgĩa na mũrimũ wa maitho.

Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrageria kũiga mbeca akaunti-inĩ yakwa ya M-Pesa nĩ kũrĩ mathĩna makoragwo makĩonekana. Na mamwe ma mathĩna macio nĩ atĩ no ũkore ũgĩte mbeca ciaku nyingĩ nĩũndũ wa gũkorwo ũhĩngĩcithanĩtie namba ĩmwe hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩra akaunti yaku ĩrĩa mbeca ciaku cibatiĩ gũkorwo cigĩthiĩ. Kwoguo ũgakora mbeca ciaku handũ ha ciingĩre kũrĩ we, nĩ ciathiĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ cirĩ mbeca nyingĩ mũno na ũgakorwo ũgĩthiĩ hathara nene.

Niĩ nĩnjĩtĩkĩtie atĩ nĩ harĩ ũgitĩri gũkorwo ngĩrĩha na Mpesa gũkĩra gũkorwo ngĩrĩha na mbeca, tondũ maita maingĩ nĩũkoraga hihi rĩngĩ wĩna kĩndũ ũrenda gũthiĩ kũgũra na kĩndũ kĩu nĩ kĩa mbeca nyingĩ, ũgakorwo atĩ ũngĩkua angĩkorwo mbeca ciaku citirĩ Mpesa-inĩ nĩgũkua wakua mbec,a nĩũkoragwo wĩ ũgwati-inĩ wa gũkorwo ũgĩte mbeca icio tondũ nociume moko na ciũre na wage kũmenya. Na, no ũgĩkoragwo wĩ ũgwati-inĩ wa gũkorwo ũkĩiywo tondũ noũgĩcemanie na andũ na magũtunye mbeca icio, no ũkĩhũthĩra Mpesa, mbeca ciaku citingĩũra na njĩra hũthũ ta ũrĩa ũngĩte mbeca ũcikuĩte na moko, na hatirĩ mũndũ ona ũngĩcemania na andũ marenda gũgũtunya no mage kũmenya kana wĩna mbeca hĩndĩ ĩrĩa mbia ciaku ciĩ Mpesa-inĩ gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa ũcikuĩte ciĩ mbeca.

Mũthenya ũmwe nĩndatũmĩirwo ndũmĩrĩri nguhĩ ya thimũ, na ngĩona ndũmĩrĩri ĩyo yumĩte kwĩ mũciari wakwa, na yanjĩraga atĩ hena thĩna enaguo arabatara mbeca kuoguo angĩkorwo ndĩna ciringi ngiri ithatũ ndĩmũtũmĩre na arĩkia kũnina thĩna ũrĩa enaguo nĩagakorwo akĩnjokeria mbeca icio mũthenya ũyũ ũngĩ. Itegũtinda ngĩmũhũrĩra thimũ nĩndamũtũmĩire mbeca iria endaga na thutha ũcio nĩndatũmĩrĩirwo nĩndatũmĩirwo ndũmĩrĩri ĩngĩ ĩkĩnjĩra atĩ ndĩmuongerere mbeca ingĩ ngiri ingĩ ithano ũndũ ũrĩa ekwendaga gwĩka ndũnahota kũhinga kuoguo nĩarabatara kuongererwo mbeca nĩakanjokeria ciĩ hamwe ciĩ ngiri inyanya. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ndonire haha nĩndaiywo na nĩguo ndonire to nginya akorwo ti mũciari wakwa ũrandũmĩra ndũmĩrĩri ĩyo. Nĩndacokire kũmenya atĩ tiwe wandũmagĩra ndũmĩrĩri ĩyo thimũ yake nĩyahũthĩrĩtwo nĩ tũrĩa nĩme na ũguo nĩguo mbia ciakwa ciorire.

Njĩra ĩrĩa ĩkoragwo ĩhuthũ gũtũmĩra andũ abamĩrĩ yakwa mbeca nayo, nĩkũhuthĩra Mpesa, tondũ ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ĩkoragwo ĩyaihenya na ndatũma mbeca ciakwa nĩcikinagĩra andũ abamĩrĩ yakwa naihenya na magakorwo magĩkinyĩrwa nĩ mbeca icio na njĩra hũthũ ĩtarĩ na gũkorwo ũgĩtigĩra atĩ mbeca ciaku nocikorwe cikiũra kana cikĩio citakinyĩte .

Mamwe ma motungata marĩa marahũthĩka thibitarĩinĩ ĩrĩa ĩhakuhĩ naniĩ magũthaitĩra maũndũ ma hi na hi, nĩgũkorwo atĩ mena ngari ya gukorwo magĩkuwa arwaru na ngari ĩyo nĩnyonaga ĩkĩhuthĩka wega kana ĩgĩteithia na njĩra nene hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mũrwaru arwara hi na hi, tondũ nĩhotaga gũkorwo ĩgĩtwara mũrwaru na njĩra ya naihenya thibitarĩinĩ, tondũ ĩyo nĩhotaga gũkorwo ĩkĩehererwo nĩ ngari iria ingĩ bara, kwoguo ona kũngĩkorwo kwĩna mũhĩtĩkana wa ngari ĩyo ndĩgĩkorwagwo ĩgĩkwama mũhĩtĩkanoinĩ ũcio wa ngari, ĩyo nĩyehagĩrĩrwo na ĩkahota gũkorwo ĩgĩkinyia mũrwaru thibitarĩinĩ kwa kahinda karĩa kagĩrĩire na maũndũ mangĩ mũndũ ũngĩ agũthaitĩra maũndũ ma hi na hi nĩ atĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩhakuhĩ na niĩ nĩrĩ tũtanda tũrĩa tũkoragwo twĩ twa gũtindĩkwo tũrĩa tũhũthĩkaga maita maingĩ kwamũkĩra mũrwaru ũrĩa warehwo na ngari ĩyo ,kwoguo agĩkinya thibitarĩinĩ nĩamũkagĩrwo na tũtanda tũu akahuthũkio kwĩ ndagĩtarĩ.